Eeeh, aparo ni mae omedo ranginy margi mar puonjo kaluore gi gigo masani mokelnwa, omiyo tich obedo negi mayot kendo gipuonjo nyithindo e yoo mowinjore makare ka gimedo ,ka kelo negi yot bende e puonjo margi manyasani, omiyo osekonyo nyithindo kalo maber kendo gin bende omendagi mar chudo osedhi malo

Aparoni mangi oteku maber en mano mar sirikal mayot yudo kendo mosesingre ni biro konyoji omiyo kelonwa gigo manyasani mawanyalo tiyo godo kendo miyo wayude weche go maber. wechego manyien eyo maber seche duto kendo kagichiwonwa bende puonj moloyo kendo kaka ji nyalo dongre epinywa masani.

Ethuond weche makawuono enni eti koth mang'eny brochwe kendo mbui bande okwako piny ka boche bende rateng' omiyo koth nyalo chwe esaa asaya asano mokong'ere. Tobende pii bende koro ng'eny omiyo ahinya jogo modak etie aora kendo gig be dhi kacham bende kethre.

Osechoko gi kaluore ni gisemedo ngeyo gigo mangeny nikech kaluore gi ripot margi maber giyudo ka puonj go samoro ka openjo gi penjo go mapek to gitimo ripot margi piyo piyo kendo e sano mowinjore omiyo miyo gi